Achiel kuom mibadhi ma omako piny mangima en dhier. Pinje sani odhier, chiemo onge, kaka ginyalo yudo chiemo ma gichamo onge. Bech gikmoko bendi iyudo ka oidho malo, koro gino miyo oganda bende kata ngima koro ong'awore ne gi ma kata kaka ginyalo chiemo onge. Gik ma nyicha ginyiewo e bei ma piny sani ginyiewo e bei ma malo. Nengo gimoramora oidho, nengo mafuta bende oidho. To kamoramora ma nengo mafuta oidhe, iyudo ka bech gik moko nyaka idh malo. Nikech jogo te gidwaro jok ma tiyo gi mauta, obed jo geche obed jo apiko mondo oting' gi katerogi e chiro. Kata mondo oting' gi katerogi kuonde ma moko. Machielo en mibadhi, mibadhi omako piny mangima kendo aneno ka jotelo mawayiero, gin ka gisedonje telo, to en odwaro nenoni ochiemo maber, nyithinde odak maber, somo maber, igi ber, ot bende ogero maber. To jopiny mane oyiero gi to dong' kodhier, ngima oidho negi gichandore ma kata de gikonyre onge.

Timbe mag jo njore hinyo oganda e yo machal koda mae. E kinde ma jo njore omonjo oganda, iyudo ka gionge gi kwe kama gi dake. Kar mondo ginind gotieno ka ging'e ni ngima gi nitiere kama ber maonge tungni moramora, ginindo gi lworo seche te. Ng'ato nindo ka ite ni oko nikech ong'e ni jonjore nyalo monjogi e sa asaya ma gogi ma hinygi. Machielo, ka ne gin jok mane uso e chiro, kawachni gin mine ma uso e chiro to jonjore ohero ga monjogi. Ka ne giuso are sa abiriyo kata sa aboro kamae kata sa okinyi, to giloro samoro giwuok e chiro sa adek mar otieno. Chuno ni nyaka giwuog sa apagariyo ka piny pok olil, nikech ngima gi. Giluor ni arita gi ok nitiere kama ber. Machielo, jonjore ohinyo ga kwalo gige oganda. Koriyudo ka oganda kata ka gin gi jamni ma gin mwandu gi, gidak mana e gi luoro. Nikech ing'e ni mwandu gi ni, inyalo gogi ma kaw mwandugi gi e sa asaya ma wegi gi lwetgi nono.

Kuonde ma ilende mbui thoth gi ok gin kuonde ma inyal gen, kaluwre ni kuonde milende mbui gin gitime mondo mi giyud pesa. Ok gidwar ng'iyo ni jogo madhi yudo wach no dhi kawe nade, to be gidhi winje e yo no ma kare? Nikech inya yudo ni ng'ato oneg kamoro, en owinjo ni ng'ato onegi to sekawo wachno mapiyo piyo. Osedhi ondike mbui, ng'ama chal kama kama no negi sa ma kama kama. To kaka jogi nowinjo ka wacho kaka nogone sigaaana, to e kakowacho ni embe nonege kama kama. To okodhi obedo piny gi anyuola no, moketogi piny mowinjo ni to ng'atu mono neg ni, no nege ni otimore nade? Nochakore nade, ang'o ma notimo? To bende e kuom ndalo machuok mokalo, be osekonou ni ngimane oneno ka ntie kuonde marach? Ok ginon weche tien, ok ginon weche matut, ok ginon tien weche, ok gikaw nonro matut. Gin kaka giwinje no tikawe tikete e mbui mana ma piyo piyo kamano. Emomiyo okgin weche minyalo geno.

Yo ma onego wanyis godo hera ne nyithi kiye e gweng' en kakak, watimo negi limbe bang' dwe ka dwe. Kata mana juma ka juma, luwore gi kaka intiere gi thuolo. E kinde milimogi no, to gibiro winjo ni in kodgi machiegni, gibiro neno kata ni jonyuolgi mane osinindo kande. Gibiro neni, gibiro neno janyuolne mano nindo cha kokalo kuomi. To sami lime ni kikidhi ilime alima kanyo, tokiting'ne gimoro. Ting'ne kaka lawu, seche moko iyudo ka thothgo onge ga lewni. Ting'ne lawu, ting'ne wuoche, kidhi kuchocho, chiemo michame iot, nikech ok ginyal chamo chiemo michame iot go. Ok giyudgi kama gintiere cha, ting'e chiemo ka idhi godo kanyo mobdo gimbe gichame chiemo kato diochieng' achiel. Kidhi kanyo madito dito madhi e skul, chulne gi skul fis, ng'iewnegi unifom. Bed kodgi piny, go kodgi mbaka, penjgi ni to en achiedh nade ma ukadhe? To ere kaka inyalo dwaro ni mondo omiyi kony. Kiwuoyo kode kamano tobro jawore, obro yudo thuolo kendo oneno oneni oneno hera mar janyuolne manowito cha.

Ee asegachiwo weche manyien e mbui. To wach mane awuoe ne en bambo kendo nego deye mawuok Busia. Kendo mano en wach ma bende ne omako dho ji gi wuoro. Jomoko kendo ne ok nyal kata mana ngéyo ni gigo timore adieri. Nikech iyudo ka deye ma osetii buisa ema iyudo ka rowere matindo, ok kata jogo mawuok maboyo kodgi, mana mawuok e anyuola kama gintiere no, biro gotieno to turo dhoot. Iyudo ka moko no muk dhoot ma ja bembo odonjo, ma obambe, ka osebambe, owee gi two mar UKIMWI. Koro en dayo, en gi two mar UKIMWI, ngima bende oidho, koro odong' ka ochandore. Moko iyudo ka nobambi, ka osebambi, ngima ne ok odhi obedo maber. Koro gino osebedo ka chando pache. To magi gin mana jogo ma gidak godo machiegni. Lipot be kata ka ogo, onge nonro moro matut ma itimo chande. Kata sirkal ok nyal donjore e wachno, mondo omi giyud ratiro margi. Koro gidak ga mana gi luoro seche duto.

Weche mag fwambo mar mbui kaachiel koda weche mag fwambo mar television opogore eyo machalkoda mae. Weche mar fwambo mar television en wach ma nyakidhi minon tiende matut kendo nyaka ichunge. Television dwaro gima timore sani, ok gima notimore chon. En odwaro gima timore sani ma jopiny nitiere gi dwaro mar winjo, ng'eyo mar winjo. Kendo gidwaro ni mondo kolne gi wachno eyorno matut. Ok en wach minyalo tugori atuga ni ng'ane otho, otimore kama kama. En gima nyakibed gi adieri, miwinj ni to notho, ang'o monege. To ng'amiwacho ni itudo koda nek mareno, nyakiwinj kore. Ento to owacho nang'o, to king'iyo weche mag mbui, gin weche mopogore. En ang' nowinj ni ajal, masira moko notimore kama kama, ji apar otho en osekawo ondiko. Seche moko ok kata ji apar ok emotho, ji mang'eny motho kata mana ji mathin emotho. Koro weche mag mbui ok gin weche mochungi, to weche mar televison en wach mochungi ma nigi adiera ma kende.